ee kisipa ajo ore entoki nagira aasa tene wueji naa mpoosho naa, adoolta mpposho ajo empooshoi ena ,mpoosho egirae, naidipa aatanapisho. neeku egirae, neeku naa eta enkurto nagira aibung' mpoosho ninye ena nagira ajo aitoi, neetae ninye ena nagira aibung' naa kelotu re oshiake peku kepuonu mpoosho aanapisho. naa kepuonu naa aasoto tiabori mpoosho. ahu aa tiabori benek ate, neitoi dii emposhoi amu mitoki naa empooshoi aisho aitobirai, kidim duoo naji ataa keer naa mitoki aisho metoisho, kake ore naa entoki sidai oleng tine naa olchani, amu kitodolu naa ajo olchani eramatata meeta mpoosho, ashu aa ninye nagira aibung' kuna poosho, neeku naa ore naji entoki sidai oleng nidim atoripie kuna posho atorishie ena toki naa teniosh empoosho olchani, kila saa akeyie, metaa imbung' akeyiie niosh olchani pee irishie nyoo, pee irishie ena moyian amu mitoki naa aisho metoisho, nimitoki aisho empooshoi metubula alalu duo ashu aa aisho te, te sapuko, neeku naji ore entoki sidai oleng naa tenidol emposhoi ino niosh arishie ena toki, amuu mitoki naa aisho metoisho aitobiraki.

Ore inye entoki nalootiki indamunot tenadol ena tokii naa keng'as aaku ore ena toki naa ndooma ore naa ena toki naa kebulu oshii tiatua enkare ashu kabulu tewei netii sanisana enkare amuu mebulu naa tewei natoyio neekue naa ore enatoki kebulu ore duo toolaturuk oleng' oyiolo ena toki naa kebulu ena toki te ira olaturoni ashu eta iunito naji ena toki tenkaraki piitum entoki ninya aashu piitum irropiyiani amu sidai oleng' too sesen lino meeta endaa nemeeta entoki narret tiatua osesen lino neeku naa nayii ore ena naa keuni teweji neeti enkare teine wei netaaniki enkare naa ina pee idolta ewunito naijo naji ilchampai peeeun enkong'u enkare koon nepiki ine wei amu mebulu naa metii enkare neeku entoki nayi etipat oleng' teniun amuu ore peewun nikisaidia nakata nayii etiu ake enaa enkwashe oorkokoyok kake ore naa ena naa kebulu ninye tiatua enkare oleng' naa keidim najii ataa imboorie enkare matejo najii iyui neeku enkiti wei neibok enkare intumia nayii nena tokiting' pee eibok enkare teine peemitoki ore nayi oldam iindim naayi aibokie enkare ine wei.

Ore naa ena siai oorkikuan naa aisapuk oleng' tena alo enkop ang' kake ore duo oleng' naa inkoshwak duo ooreyiata oleng' amu iyoko naa ajo mebulu orkikua tewei nemetii enkare kake ore ene wei tenipik nayii inkoshwaki ooreyieta ashuu aa inkonyek oonkariak naa entoki sidai oleng' amu iidim naa naji anoto orkikua omelok nitum orkikua omelok duo oleng' nitum orkikua oota enkare aa iindim naji ashomo atimira kake ore naa teniun kulo tokiting naa itun naa iropiyiani itum naa iropiyiani kake ore nayii tewei neuni irkikuan kumok oleng indim anoto ketumi naa tenkampuni amu oree pee eyasisho enkampunini sapukin naa itum iropiyiani enaa unoto oo kulo kikuan kake oree naa teina kop naing'ua eketii kake mee oleng sii duo enaa inoshi kwapin naaunieki irkikuan kake ore naa piilo enkoshuak ooreyieta ashuu aa inkonyek oo nkariak naa iindim naaji anoto irkikuan sidain indim naaji anoto olchampa naa lolopeny ake otuuno ninye irkikuan lenyenak ashuu iindim anoto olchampa ouno irng'anayio pookin nitum irkikuan nitum irmaisurin ashuu inkwat teine weji ene tipat naji tenitum naa olchampa liunie kulo tokiting' amu aisidan oleng'

Wore naa engeno naipirta enatoki naa kajo naai mara sii torono amu wore naa enatoki naji njugu naa entoki sidai oleng'. Naa wore enatoki naa kitaasi intokitin kumok oleng' ashu aa keuni naaji ashu keuni pee etumi intokitin kumok oleng' amu wore ninye kwansa tiatua osesen loltungani naa wore pee itu intumiyia ena toki naji njugu naa ekisaidia nguvu oleng' ashua ekisaidia naai nguvu toosiatin pookin naaba enaa iniyieu nias, matejo nai enoshi kata nai idol iltunganak kumok oleng' inyiangu njugu, nenyalnyal, Kesipa taadi ajo ijo embooshoi kake , kisaidia naa nguvu amu etiu ake enaa inyaita inkirik, teninya enatoki, neeku enetipat naaji enatoki oleng' teneyiolo eninko teniun ira olairemoni ashu eniyiolo eninko teninya. Ekitobiri sii enatoki naji njugu amu iindim naaji aitayu nilo aidong, niyierie oloshoro, matejo nai aidong ake iyia oltinga nidongi vizuri, nitobiri nai aitobirr ake entoki naijo enkurma, neeku iindim naai atookie oloshoro. Wore enkae toki, iindim naai ataa intayu diake nitobirieki isidan naa ilo amirr, naidim ainoto iropiyani, enaa emirata ekuna tokitin, neeku enetipat naai enatoki teniyiolo naa eninko teniun ashu teniyiolo eninko tenintobir amu ekisaidia pee itum iropiyani

Ore Neena naa ijoo kegira duo ele airemoni aitobirr anaa duo oldaam egira aitobiru ore naaji entoki nadolita naa oldaam egira aitobiru, naa ias ena toontokitin kumok amu indim naaji atalaa ena toki iyieu naaji niwosh olchamba olchani, aa ningas naa aitobir oldaam laaijo ele peeitum naa atoosho olchani, matejo naaji ilakwaniki enkong'u enkare neeku naa ore piiyieu niiun olchamba lilakwaniki enkare leme pooki nitum enkare kake iyieu naa niwosh olchani naa lasima piiwosh enkare ailepie tiaatua oreyiet metijing'a ena gumoto ino ashuu ele daam lino piitumoki aaitumia inaare atooshie olchani ee kitumiya naaji kulo airemok laaijo emetaaniki enkare yani iwosh duo enkare, milapa alo enkiti wueji naaijo duo naaji keika nemetumoki ankare ailepa mmeintobira entoki naaijo ena. Ore sii enkae indim naaji atipika ena toki isinkir tiaatua ine wueji metaa ketii ine wueji kake ore naaji entoki nayiolo nanu naa eniwoshie olchamba olchani, nitumiya nasari metaa duo ninye iokunye metaa duo oldaam.

Kore ena ana na ena siai oo lotorok ena, naa ore tenii eneikunari teidie aalo enkopang naa esiadai oleng ena siai oleng amu keata iropiyiani, naa keredi ore ninye apa etii apa duo naa keret ltunganak oleng enatoki amuu keng'as aaku ore tinieta oloirobi naa ekiret enatoki oleng naji enaisho oo lotorok, ashu a keret inkera kutitik amu ore ninye piinosie ilgali enatoki ashuu pee inkumie ake lkiti ilgali ashu pee iokuok ake iye ilo keng'ei ekenyor osesen oleng neaku kore enatoki naa enetipat oleng amu ing'as atum iropiyiani, itum iropiyiani oleng amuu ore naa kunda kulikai tungana naa ketumia naa enatoki too inkoitoi kumok oleng, naa ore sii ninye enatoki keitumiyai apa too nkoitoi, tiapa duo enaa entoki etipat oleng, neton dei aa ore sai tenilo inkule kwapi naa milau enatoki te soko ajo nai tenilo oleng.

Ore naa ormarenge, ore ormarenge latoning'o teneweji naa ore enatoki naa eitumiya duo, idamu apa napa rishata enaatae corona naa keatae apa entoki napiki irpirai oopiki ashu eatae ntokitin oopiki boo teine peitujuye ltunganak inkaik, naaku ore nai entoki naa ashu ormarenge na laiyolo latoning'o na shu aa layiolo eipirta ena siai, naipirta ashu enatoki, naa eidim naii aitaa enatoki oltangi tiatua aji meetaa ipiki ake enkare ino reneweji amu ore enkiti gumoto naata teweji ashu enkiti lusee naata tende naa ninye naa ieniki enakiti toki nabolunyeki enkare ana duo oltang'i, naa ieta oltang'i lino naaku ninye ibolunye naa enkare teineweji, naaku kore pelotu naii enkare peemintoki naa aoku'oku, peemintoki naa aichafua, naaku naa amu ore naa piinyal enkare apik intokitin naa ekiinyal naa ekintamoi naa, naaku kore naii enatoki naa ketiu duo anaa oltangi, naaku naa ore pieta teineweji te boo, nipik akinyi naaku inie intainye enkare naa keitelelek naa esiai amu mintoki aata enkare nilo aing'oru teweji nelakwa amu keaku naa ieta oltang'i lino ake.

ore taa entoki nalotu damunot tene wueji naa biashara ake, amu ore taa ena tasat naa ketonita ena tasat egira amir entoki naji coconut ninye naa egira amir tene wueji. neeku ore naa entoki nikilotoki naa biashara amu, ore naa etaa iyiolo eninko tenimir poki toki naa entoki sidai oleng. etii naa ninye osokoni neeta ake ena coconut enye, ninye duo egira ninye aing'urakinye nkera enkurma, neeku ore naa ena coconut kemiri duo, ee kitayuni duoo tolchampa, ore duo amu maata engeno oleng. etu naisu naa enikoni tenitobiri ashu enikoni teneuni, amu eitu duo aikata ajo alo edaalo.e mombasa mu ina alo naa etumieki. neeku naa idolta ena tasat ajo ingas naa amir ena toki. naa kituiae dii ena toki, too ntokitin kumok, amu ore enkare enye kuansa naa keoki. ore aitoki sii enkiti toki naibor natii atua naa idim naji oltungani aikarurumo. naa kisaidia amu kisho nkufu oleng. nidim naaji aishoo ntokitin kumok akeyie, naa keponaa tosesen, neku ore sii naaji ore naa ena tasat nadoolta egira amir, egira aironyu. ijo naaji ketiu anaa kegira aironyu. ina toki naaji egira adedeu. ore naji amu enibung'naa ena toki amu kegol embelata. kegol oleng. neeku kitumiae duo engeno ashu enkariyiano tooltunganak ooyiolo pee itumoki aitayu entoki natii atua.

Kaamaendeleo arashu enkitobirata niyieu nidol tena siai, ore maendeleo ashu enkitobirata nayieu nanu nadol tene woji, ore tesipata amu esipata esidai mayiolo eneikoni tenitobiri ena toki es kayieu naai nadol eneikoni tenepiki tenepik enkaji ino amu kai inko tenipik engaji amu maendeleo sidai oleng' amu teniyieu nai nintobir naa tesioki ataoku endaa, nemenyaanyukie sii ilkeek amu meeta empuruo kake kitelelek naa esiai oleng' naa enkusu dii ninye. Neeku ore naai entoki sidai kayieu naai enikoni tenitobirini tenintobir dii ninye apik enkaji amu adol diinye enaa kebolokini enaa oltanki inkira naai abolu enkare eeta enatoki naakajo ninye iwuanyikie ake iwuankeki ake aikoji niinok naa kake maendeleo nai sidai amu menyaanyukie sii iloshi keek lintumia alo ainokie enkima, nemenyanyuukie sii oljiko amu keeta empuruo nikidip aitasuro imoyiaritin kumok ashu kidim ninye ataara tiatua aji. Kake ore naa ena kitelelek kake keinai naa iyata enkariyiano niyiolou eninko amu meyiou naake nikuatiki tenimiyiolo aitobira, keyieu naa iyata enkariyiano ashu iyata enkisuma ashu iyiolo akeyie eninko naa teninook ashu tenintumia aiko nejia, kake ore naai entoki sidai naa eninko naai tenintumiya ashu eninko teniyieu nintobir. Neeku ina naai entoki etipat.

Ore ena entoki na etejo na enaswali kanyio indim atolimu ajo kanyio entoki nagira aasa tene na ilatirol lekitunguu na ninche nagira anedelea tene enkitobirata ekitunguu naunitoi na ore enatoki na enkitobirata ngejuk na peminie kitunguu enkare nebulu tesidano netum inakiti ina pitum atanapa emdaa sapuk ashu pmbok enkare peminok enkolong na ore duo pijo adol eunoto ekitunguu ekawaida na kepaasha amu ore ena na ekipaasha ngejuk na kemiti inaduo duo mi unguu nemitiki pii nikincho itobiraa ina amu itumoki atoosho olchani pemitoki aibung moyiaritin neaku ore olchanu nameoleng enkitobirata ena na kitubulu kitunguu esidai neaku ore nai entoki nadolta tene na enkitubulunoto ng ejuk

Etejo ena swali kanyio ngolikinot naata enkisilenore ormutandao , kesipaa naa ore ormutandao keeta ingolikinot kumok oleng amu imaniki naai ayieu naa nainyiangu naajii ilbundles naa paatumoki aingura entoki nagira aiendelea te maisha aashu nyoo nagira aendelea te dunia naa lasima paata naa entoki naaji bundles tenamaata naa iropiyiani na kaidim aisilenu ,nabo oree sii naaji enkai tooki eare ore olmutandao naa ekipik inchidai kummok oleng amu imaniki naaji idol naaji enkiti toki nagira yaaani keeta inkasarani kumok amu imaniki naaji eitobira oltungani entoki naajo indim aisilenu ropiyani kuna ropiyiani teena ampuni nemetii CRB nikimbungi nilo naaji iyie temodai nimiyiolo naa iyie ajo ekiindim ayaki enyamali nilo aisilenu ropiyani ore kenyaa ijo matejo isilenuo tena wiki piilak tenda wiki oree ijo alo alak etaa kumook saaidi inapa ropiyani nishomo alo ayau midolita ajo keyaku enyamali neeku kadolita naaji ajo keeta olmutandau enyamali sapuk menyanyuke ake tenintegemea duo ake kewon ore tenintegemea esile naa iiumia oleng.

Etejo naa ena swali eh idim atolimu ajo kainyioo nagira aasa tene wueji. Eh kesipa taa ajo ore naa etoki nadolita nagira aasa tene naa ekikesare olnyanya ninye naa, egirae aikes tene wueji maniki eh ore ele aturoni netunishe eidipa atuuno naaji ilnyanya lenyenak neeku. Neaku naa adolita enaa kenapita ilnyanya tekeen amu etaa naa oshi taata ore itau temurua naingua naa ekereni ipimieki. Ekereni ipimieki teniyieu matejo naaji tenikes ilnyanya naa ah kipimi naa tena keeni naa ninche duo naai ipimieki oleng eh adolita oshi taata temurua nanu naingua naa ninye ipimieki. Naa akikesare naa nagira aasa tene weuji naa, ore naa pee ikesisho oshi peeku naa kikesishoi naa ketumi naa iropiyani kumok oleng naa ninye naa etoki nagira aasa tene naa ekikesare duo oleng, meetae duo aitoki sapuk oleng neme ninye, ninye adolita enaa ninye eesitae. Ah idim naaji pegirae aitumia ena keeni naa ketae ewuo naa enkibelekenyeta ngejuk netaa enatoki eitumiae peetumi, pee idim naaji anoto osanduku obore naa, ekeeni eitumiae matejo naaji idim aikena atejo ikeeni aja pee iput osanduku matejo imiet input osanduku akeyie, kenyial naa amu, etaa oshi taata kepiki itabo neaku, ina enkae nyamali naanyaka alotu oleng. Neaku naaji ore etoki.

Etejo naa kaji inko pee iisum oltung'ani peeyelou ena siai kesipa naa ore naa piiyeu niyolou ena siai naa iyolou iidim nai atayolo ena siai toonkoitoi kumok oleng' amuu ore naa enewei nadolita olairemoni ilairemok lena toki naji entooma, neeku naa ore, ore nai eningo oltung'ani piiyeu niyolou ena siai naidim atayolo toonkoitoi kumok oleng' aa iidim nai ashomo sukuul piiyolou iningo piiturisho pira olaturoni aa oyolo esia sapuk oyolo naa ena siai eagrikulcha neeku naa ore nai entoki edukuya naa ore ing'asa aaku tenishomo sukuul naa eng'asa aaku entoki sapuk ina aa ninye naa narikito amuu meete naa entoki nimiyolo atuuno inakata ashu miyolo iningo tenii tenintobirr ashu teni tenii teniindim nai aitobira ake ninye ashu eningo teniirem neeku naa entoki etipat akeenye ina oleng'. Ore sii ae toki naa iidim nai sii atayolo ena siai itii ira olaturroni otobikoko nishomo nai aa aa asisho tonkampunini naitobir ena siai ashu aa niyolo nai eningo teniturrisho aa inkampunini akeye naishoyoo engeno enaa eniakuni teniturr ena toki, iidim sii nai atayolo teniboitare oltungani nootaa keyiolo otuuno ena toki terishata naado neeku naa iidim naa atayolo ena siai tenkipirrta oolelo tung'ana idol enaasita.

Etejo naa swali kanyio esidano ee teniasishore mpesa. Naa ore naa mpesa naa inkibelekenyat nkejuk amu metii apake tiapa naa iidim nai aitumiya mpesa alakie iropiyiani, niidim naaji ataa embenki ino amu idim atipika nintawuo iropiyian matejo naai nimiyieu ninap kash, nipik iropiyiani inono atua esimu, nimiin sii amu kegol piimin amu indim atuja toonkoi kumok amu indim naayi atipika iropiyiani inono mpesa, nibik toolapaitin. Nilok ilapaitin akeyie atii ina mpesa neeku entoki etipat naaji oleng' teneyiolo enipik iropiyiani inono. Ore sii teniyieu nilak, matejo naai teniyieu nilak iropiyiani tena mpesa ino naa, ee kitodolu sii ajo kasaa italaa kakwa ampai itipika ashu aa kakwa ambai itantayunye iropiyiani. Neeku entoki etipat oleng' mpesa amu kegol oleng' peeimin iropiyiani meteluku ashu anaa emiyiolo naa atusuja amu ore naaji oltungani oyiolo atusuja naa kitodolu naa esaa nitalaa iropiyiani asaa nintayuo esaa nitipika esaa akeyie nitalaa oltungani pookin. Neeku enetipat oleng' aa adolita ajo sidai enkibekenyata nayau mpesa enkop saai.

Etejo naa swali kakwa kiasin intim anoto ee eimu mpesa tialo enkiriwaroto oo enkingamunoto oropiyian. Kesipa naa idim anoto anaa inkirpita niidim naai anoto ashu aa nkiasin niidim naaji anotie tialo inkiriwato oropiyian, naa indim nai anoto metaa ore iyata naai iyie paybill ino ashu aa iyata naai til ino indim naai ataa itum ee nena ropiyiani oshi naa niworiworo osafarikom, matejo naai niriwaki oltungani iropiyiani nedung matejo injilinkini naapishana naa ore naa piitum nena naapishana ashu tomon, naa indim naai iyata hesabu niwori intae osafarikom naaitum naai iropiyiani pookin. Nitoki sii naai aaku ore enkiriwaroto ashu aa indim nai ariwai iropiyiani naa kelelek oleng',kitisidan mpesa amu menyaanyukie mikidim naai aishoo esiai sapuk amu teniyata oltungani onyamal netii nai ewoji nelakua, neyieuni iropiyiani naa enkiriwaroto naai nalelek oleng',amu ama nai teniyata oltungani olakua nimidim aitabaiki ilo tungani teyieu niret naa ore pee iyata mpesa iindim nai atareto ilo tungani matejo naai iyieu nilak endaa.

Ore naa erishata, ore naa ena toki naji internet naa indim nai ataa iyeu nisumare matejo ieta nkisuma natii ineweji naa keitegemea erishata natipikaki enkisuma amuu mijo naii eji kayeu naisuma te internet niyeu nai nisuma alafu nemetii nimiyiolo naa erishata ana erishata naa indipa, erishata naiteru kake ore nai entoki sidai oleng naa esaa ninterua, osaa naidipa inatoki amu miisoma sii enkolong musima, lasima ake etii naii entoki niyeu niisum alafu neidipe saa naje, naaku ore ena naa entoki esipat oleng naa esaa naje erishata naidim aawa naa eidmi naii aawa saaii are, nikinchori nkiti burek ashu enkiti saa nilo naiidim ashomo te boo matejo aieng'eng'ai naa lkuti dakikani niindim ashomo aieng'eng'ai, kake entoki naii etipat oleng amuu indim naii ataasa siatin inono itii enkop nitii, eweji nitii ake iyie pookin niindim nai ataa iesiata esiaii ino te weji nitii, nitum naake ninye, neitodolu etaase ena siai esaa naje, neaku naaii adol enaa entoki etipat oleng ena siaii enkisuma e interbent amu keitelelek esiai nemee lasima piilo aaku itii saa pikitodoli.

Etojo naa swali kainyio paa esidai tening'uraa faida esile eton eitu isilenu, kake ore naaina naa entoki etipat oleng Eton ninye itu isilen oltung'ani ashuu eton itu isilenu aitoki naa isidai teniyiolou ajo amaa tenaisilenu enatoki amaa tenitu alak kaa nyamali aayaki ninkilikuan kewon ajo amaa tenitu aaidim atalaa taisere kaa nyamali aayaki indim naaji aisileno oltung'ani nkuti ropiyiani nilaikino naaji atalaa, kitodolu naa ina ajo mintoki naa atum enkae sile Ashu mintoki atum olikae tung'ani lintoki aisho esile amu italaikine atalaa enapa neeku meeta haja peekintokini aisho esile amuu italaikine neeku isidai naaji metaa iyata enkanyit metaa tenisilenu iropiyiani ninyok duo oleng pee miid enkolong nilak iropiyani inonok neeku isidai naaji tenilak iropiyiani neeku isidai teniyiolou ajo kaji utumie nena ropiyian piishukie tenkata naaishaakino.